Njĩra cia intaneti no cihote kweheria ũrutani wa gĩthomo kĩa kĩrathi rĩrĩa mũrutwo agũĩtĩkĩra na etũme atĩ nĩ ekũhũthĩra intaneti yake wega kũhota kũrekondi ĩrĩa arathoma intaneti-inĩ. Ningĩ no oe kahinda erute na athikĩrĩrie, arabu kĩthomo kĩa intaneti nĩ kĩhotaga kumbũrĩra mũndũ thiri iria kĩthomo kĩa kĩrathi-inĩ gĩtangĩhota. Tarĩngĩ mwarimũ no aremwo kwaria ndeto ingĩ cia ũrathoni, no mũrutwo ũrahũthĩra intaneti nĩ ekũhota kũkinyĩra kira kĩndũ arenda gwĩthomera. Na ndangĩhota kũigua thoni akĩũria intaneti nĩ amu hatirĩ na mũndũ maronana ũmwe kwa ũmwe, ũgũtũma kana ũkũgirĩrĩria ahote gwĩthomera. Tondũ gĩthomo kĩa intaneti no ũthomere o harĩa hothe ũrĩ, ta rĩngĩ no ũthome wĩ toro. No gĩthomo gĩa kĩrathi no nginya ũkorwo kĩrathi-inĩ nĩ getha ũhote gũthomithio. Na gĩthomo kĩa intaneti kĩna mawega makĩo ta marĩa no ũhote gwĩthomithia.

Maũndũ marĩa marangenia marĩa ndĩrona haha, nĩkuona ũrĩa ndinoho na kagunyũ cireguna na gĩkoro kĩrĩa mũndũ arĩire irigũ acoka agĩtee. Gĩkoro kĩu gĩatuĩka kĩa ũguni harĩ ciũmbe ici igĩrĩ, narĩu ciahota kwĩyonera ũboco wao wa omũthenya. Ona gĩkoro gĩkĩ kĩhana ta kĩndũ hatarĩ he mũndũ, kĩronekana kĩna ũguni mũnene mũno harĩ ciũmbe ici igĩrĩ. Na thayũ ũrĩa ciĩnaguo cigĩkĩhũthĩra gĩkoro gĩkĩ, nĩmũnene na ũratũmĩka gũtuonithia ithuĩ andũ notũikare na thayũ na tũgayane kĩrĩa kĩnini twĩnakĩo tũtarĩ na ungumania kana kĩndũ kĩngĩ ona kĩĩ.

Harĩ ũhoro ũrĩa ũheanagwo ũrĩa hũthagĩra kaingĩ nĩ ũhoro ũngĩng'una, ta wa mbere no ũkorũo nĩ ũhoro wĩgiĩ mũtũrĩre wakwa na mĩikarĩre yakwa ũrĩa gũgũthiĩ na mbere. Ta rĩngi no ũkorũo nĩ motaaro ma mĩthiĩre na mĩikarĩre ya mũgĩkũyũ. Ũhoro ũcio nĩ ndĩuthikagĩra kaingĩ kũmenya atĩ ndagagũthikĩrĩria na kwĩrũnga ũhoro ũyũ nĩ ũgatũma ndĩrire thutha-inĩ. Nĩ hũthagĩra ũhoro ũrĩa ũheanagũo wĩgiĩ ũgima wa mũĩrĩ tondũ nĩ njũi ũgima wakwa wa mwĩrĩ wĩ bata na nĩ ndĩũhũthagĩra tondũ angĩkorũo nĩ ta irio kũrĩa irio irĩa ciagĩrĩire, ndaũthikĩrĩria nĩ ndĩũhũthagĩra na ngarĩa irio irĩa ciagĩrĩire hatarĩ kũringĩrĩrio. Ũhoro wĩgiĩ mabiacara nĩ ndĩũhũthagĩra kaingĩ. Ta rĩu no nyone ka mweke ka wĩra handũ na mũndũ nĩwe waheanĩte motaaro macio, ngakahũthĩra ngahota kwĩigĩra wĩra wakwa na ngaũtungata ta mũndũ wa biacara wĩna ũgĩ wake.